Haha haroranania atĩ mwana wothe wĩna mawathe nĩ abataire kwamũkĩra mathomo o harĩa arĩ. Hamwe nĩ haronania atĩ mĩako ya cukuru nĩ ĩbataire gũkorwo ĩ mĩega nĩ getha kũhotithia mwana wothe wĩna mawathe kuma handũ hana nginya harĩa hangĩ. Nĩ haronania atĩ mũndũ wothe wĩna mawathe nĩ abataire kwamũkĩra gĩthomo kũringana na mĩtaratara ya cukuru ũrĩa ĩronania atĩ, andũ mena wathe matibataire kũgirio gũthoma.